Haha nĩ tũrona ndawa, na andũ erĩ, nĩ tũrona moko ma andũ erĩ. Wa mbere, rĩrĩa mũndũ arĩkia kũrwara abatie gũthiĩ thibitarĩ nĩ getha ahote gũthimwo na ahote kũmenya nĩ mũrimũ ũrĩkũ e naguo. Thutha wa hau maita maingĩ nĩ ũkoraga andũ nĩ maraheo ndawa rĩmwe cia kũmeria kana nginya cia kũhaka, kana nginya cia gũĩkĩra ta maitho.O ho, rĩrĩa mũndũ arambia kũhũthĩra ndawa ici nĩ abatie kũbuata ũrĩa ndagĩtarĩ aramwĩrire acinyue tondũ ndawa ũngĩcinyua ũrĩa hatagĩrĩire ũkoraga bareha mathĩna maingĩ mũno thĩinĩ wa mwĩrĩ waku.

Rĩrĩa mũndũ aratuĩka mũhũri wa mbica kana mũndũ wa kamera wa tibii, nĩũkoraga harĩ cukuru iria abatie gũthiĩ maita maingĩ nĩgetha abundithio kũhũthĩra nyamũ ici. Oho nĩtũrona andũ amwe mena nyamũ mekĩrĩte thĩinĩ wa mĩtwe yao, nyamũ icio nĩimateithagĩrĩria kũigwa ũrĩa marahota kũrekondi makĩhũthĩra kamera ici ciao. Oho rĩrĩa mũndũ arambĩrĩria kũhũthĩra kamera wambere, nĩambaga kũgerera mathĩna maingĩ nĩambagia kuonio ũrĩa arĩbataraga kũmĩiga. Oho andũ aya nĩũkoraga nĩmarĩ wĩra kũndũ ngũrani ngũrani to matibiinĩ ona rĩmwe no ũmakore thĩinĩ wa mathibitarĩ makĩruta wĩra ta ũyũ nĩgetha rĩrĩa thibitarĩ ĩrabatara kũruta magazine ĩkahota gũkorwo na mbica ciayo.

Rĩrĩa waigithia ũgitĩri wa maica nĩ ũkoraga ona ũngĩnyitwo nĩ ũndũ wa hinahi kana thĩna wa hinahi nĩ ũhotaga gũteithĩka na ihenya, tũtwe ũraigithĩtie ũhoro wa nyũmba yaku, nyũmba yaku ĩngĩrĩkĩa kũhia kana ĩiywo ũkoraga andũ acio ũraigithĩtie nao kana Insuarance nĩ marĩkagĩa gũkũrĩha mbeca ciaku o rĩngĩ na ũkahota kwambia mũtũrĩre waku o rĩngĩ ũtakũgĩa mathĩna maingĩ, tũtwe nĩ kũrwara ũrarwarĩte na nĩ waigithĩtie kandi ya ũgima wa mwĩrĩ ũkoraga nginya wathie thibitarĩ gũtirĩ mbeca ũrarĩha tondũ kandi yaku nĩ ĩgũkũrũgamĩrĩra kĩndũ gĩothe.

Haha nĩ tũrona hena nyũmba inya na ciothe nĩ ũkuona ciandĩkĩtwo Hudũma Center, Huduma Center ikoragwo ĩrĩ wabici cia thirikari kũria mũndũ onaga ũteithio ngũrani ngũrani ta kũĩyandĩkithia gibandĩ kana kwandĩkithia kandi ya gũciarwo, twambĩrĩria na mbica ya mbere nĩ tũrona hena Huduma Center ya Tũrũkana, na hena ya ramu ,hena ya kĩbĩra na hena ya Embu, ũũ nĩ kuonania atĩ thirikari itũ ĩraruta wĩra ĩrĩ kĩndũ kĩmwe thĩinĩ wa kauntĩ ciothe cia Kenya na thĩinĩ wa icigo ciothe cia kenya tondũ tũngĩrora ta Embu ĩrĩ gatagatĩ, Turukana ĩrĩ mwena wa rũgongo wa bũrũri.

Haha nĩ haronekana nĩ andũ methĩinĩ wa kĩharo na nĩ gũthaka marathaka mũthako wa mũbira wa magũrũ, kana mũthako ũngĩ wa ũrĩa uthakaguo na mũbira. Tũngĩrora, harĩ mũndũ ũyũ ũnyĩtĩte mũbira, kando yake harĩ anake marĩ na nguo cia mathako. Oho tũngĩrora mbica-inĩ ĩno, hena airĩtu na anake angĩ matarĩ na nguo ici cia mathako. Nĩ kuonania megũkĩte kũĩrorera mĩthako ĩno ya mũbira. Mĩthako ya mũbira nĩ ĩteithagĩrĩria anake makaga kũĩingĩria thĩinĩ wa ndawa, ũnyui wa ndawa cia kũrebia tondũ maraikara mena wĩra ũrĩa marathiĩ kĩharo o hĩndĩ o hĩndĩ gũĩbundithia mĩthako ĩno.

Haha hena mũthuri na mũtumia na mũtumia ũyũ nĩ aronekana nĩ ohete nda. Haha ũngĩrora nĩmaronekana mena gĩkeno mũno makĩhutia nda, ĩrĩa mwana wao arĩ thĩiniĩ wayo. Rĩrĩa andũ marĩkia gũtugwo na ihu nĩmakoragwo na kĩrĩgĩrĩro atĩ mũico mũico nĩmakagĩa mwana either kahĩĩ kana kairĩtu. No ũkoraga maita maingĩ harĩ atumia arĩa magĩaga mathĩna makaga kũgĩa ciana ciao, no haha nĩtũrona nĩmakenereire mũno mũtumia ũyũ gũkorwo arĩ na ihu.

Haha nĩ tũrona hena mũrutani ohamwe na mũrutwo. Nĩwega mũno rĩrĩa mũrutani arahota kũmenya mũrutwo wake. Na akahota kũona mũrutwo wake nĩkĩĩ na kĩĩ anyitĩte kĩrĩa athomithĩtio. Oho ũkoraga haha, arutwo na arutani nĩ maragĩa relationship njega harĩa mũrutwo atangĩigwa guoya gũthiĩ kũmũria kĩũria. Tondũ nĩ aramenya nĩ ekũhota gũteithĩka na mwarimũ ũcio ndekũmakũmania kana kũmwarĩrĩa ũru. Oho nĩ ndĩrona haha tarĩ mũrutwo ũraria, ũkoraga rĩrĩa mũrutwo araria, mwarĩmũ nĩ ahotaga kũmũthoma na akamenya mwana ũyũ nĩ wamũthemba ũrĩkũ. Nĩngĩ nĩkĩĩ anyitĩte na harĩa abatiĩ kũmũteithĩrĩria nĩgetha ahote kũnyita gĩthomo gĩake.

Rĩrĩa ndagĩtarĩ arahota gũtaara mũrũaru wake, ũrĩa abatiĩ gwĩka nĩgetha kũgirĩrĩria mũrimũ ũcio, ũkoraga nĩrathondeka ũhuciano mwega gatagatĩ ka mũrũaru na ndagĩtarĩ, harĩa mũrũaru ũcio gũtirĩ ũndũ angĩtigĩra kwĩra ndagĩtarĩ ũcio. Oho, ũkoraga, rĩrĩa ndagĩtarĩ eka ũũ, mũrũaru nĩ ahotaga kũmenya mathĩna make maumanĩte nakũ, na nĩ maũndũ marĩkũ angĩhota gũcenjia nĩgetha ndakanonane na mathĩna ta macio thikũ cigũka.

Rĩrĩa mũndũ arahũthĩra kampyuta, kana laptop, ũkoraga maita maingĩ no mũhaka ebundithio gũĩka maũndũ maya. Mbaica-inĩ ĩno, hena arutwo maikarĩte naharĩa mũico na hena mũndũ ũrũgamĩte na ngũtua nĩwe mwarimũ, ũrĩa ũrabundithia anake aya na airitu aya, kũhũthĩra kampyuta. Rĩrĩa mũndũ abundithio kũhũthĩra kampyuta, nĩ ĩmũhingũraga meciria mũno na ũgakora mũndũ ũcio nĩ ona ũndũ angĩhota gwĩka na kampyuta kana kwĩyandĩka kawĩra, onakorwo no kũiga kĩndũ ta ga cyber .

Haha nĩtũrona mathomo ma mabuku ma mathomo ngũrani ngũrani. Na nĩtũkuona ibuku rĩa mathabu rĩa kĩrathi gĩa gatandatũ CRE, Gĩthũngũ, Gĩthweri, ona Science. Oho na nĩtũkuona mabuku ta Dictionary na Kamusi. Rĩrĩa mũrutwo ena mabuku maya mothe, nĩhotaga kũmũteithĩrĩria gũthoma mathomo make na ũgakora gũtirĩ gĩthomo arahota gũgĩtiga nathutha. Oho rĩrĩa mũrutwo ambia kũmenya kũhũthĩra Kamusi na Dictionary, ũkoraga mũrutwo ũcio nĩarahota gwetha marĩtwa marĩa atoĩ ũrĩa mamaanishaga na mũico mũico akamenya na akahota kuongerera gĩthomo gĩake.